Ore esiai enkiremore naa peyie etumoki ilairemok aateremu endaa nanya iltung'anak tenkata naishiakinore neeku ore esiai sapuk enkiremore naa peyie etum iltung'anak aitaau endaa nanya tenkata naishiakinore.

Ore enkiguana sapuk naidim aishoo ilderefani olarewak pookin loongarrin naa pee izingatia sheriani pookin orbaribara aa ore nena sheriani naa kisaidia lelo dirifani pee etumoki aatusuj enishiakinore peesuj nena sheriani orbaribara.

Ore olning'o onare pee eyawu ilbiasharani kuna kutitik e kawaida naa peeyie etumoki aetu tenebo neninguno neas ibiasharani airiamaa tenebo nepal ngae baa sapuk oo enare e ukabila oo ngulie bae naaidim airrikie iltunganak teine wuoi

Ore sababu sapuk natanyie olosho le Kenya peyie eyauni irpaek oing'uaa boo naa pee etumoki ailepunyie kulo airemok lorpaek liabori tolosho le Kenya aa ore sii ina naa ketumoki kulo airemok lorpaek kutitik aanoto siinche nafasi namirie irpaek lenye aamirakinyie olosho le Kenya nemirakinyie ilubot pookin enkop naa netumoki siinche ailepunyie biashara enye.

Ore embaye sapuk oleng' nayau ena naa keeku iltung'anak torrok toonkitoi pookin nidimayu oltung'ani nelo neyau oltoo lemishiakinore nipimieki naai lelo paek nelotu naa inye aas ina tenkaraki entoki naji ukora onkoitoi enyenak naaidim siinye ataretie keon enkoitoi naai ina nemishiakinore naa ore naai enkoitoi sidai naidimi aiboorie ena naa pee etumi naai entoki naipimieki lelo paek toonkilooi nishori oltung'ani enaa enishiakinore naa haki enye.

Ore naai mpango arashu enkoitoi naishiakino pee esuj ilaramatak peyie etumoki aanoto endaa naa peyie etumoki aatorrip kuna mukundani enye naaturunyie endaa nemitoki naai aisho minyialata netumoki aatipik mbolea tenkata nashiakinore, netumoki naa ake sii aatun tenkata naishiakinore ore tina kata netumoki aataramat ena ramatare enye enkiremore.

Ore entoki sapuk naidim ayau enkinosata enkima naa keyau nkoitoi kumok ore nabo tenena naa ketii entoki najo iltung'anak enkinosata oolotorok ore embaye nijio ina naa kiidim aiterunyie enkima, enkima nalelek pee erasaa amu ore enkima nijio ina nelo pee iibung' osero naa otoyio nemeekure eshal kerasaa ina kima naa enkoitooi ina nainosie enkop enkima.

Ore enkitanyamalata sapuk naidim ena ayaau naa nchere ore inkebelekenyat naataa etaasate tele osho le Kenya negol oleng' peyie ele oltung'ani aaning'u letaa etii nkuapi eboo, neeku ore embaye nijio ina kitanyamal oleng' mbiasharani kuna naipang' aapuo nkuapi eboo tina oitoi.

Ore enkitumiata emkokoteni naa enkoitoi nalelek nindurrie ntokitin alang'u enapata ilolan toonkaik ore tenintumiaa emkokoteni naa inap ilolan kumok tenkata nabo nelelek sii enapata amu airrumoo naake ena mkokoteni neeku miata esiai sapuk oleng' nitaas alang'u enapata oonkaik ninap ilolan kuti ninap sii iroshi.

Ore mbaa naayieuni arashu naanarikino pee eyauni imbaa eramatare atu ele osho naa pee ang'asi aatum infrastructure sidai ore tina kata netumokini ayaau kuna baa eramatare atua ele osho. Ore mbaa nijio kuna eramatare naa pee itobirakini irmaasai entoki nijio dairy tenkalo nkang'itie enye ore tina kata netumoki aatimirr kule enye too nena dairy naataaniki nkang'itie enye nemirr sii toi nena ale te bei naishikinore.

Ore nabo ongolikinot naayaunyieki intokitin eboo naa ketii entoki naji ushuru ore ushuru naa kegol oleng' toontokitin naing'uaa boo amu ketum sirkali aitalaku ushuru natii shumata oleng' tekuna tokitin naing'uaa nkuapi eboo embaye ena naa keyau engolikinoto sapuk oleng' toontokitin naing'uaa nkuapi eboo aaponu ele osho le Kenya.

Ore enkoitoi sidai nayaau kunakuapi eboo neponu aaramata tenebo neyau, nepal ilarrabali naa tenetuma ilarikok lenye tenebo neponu airo nepikakino mkataba tenebo naanarikino pee esuj naishiaa peyie mitoki naa aatum ilarrabali toonena kwapi arashu toonkulie kwapi ake tenebo.

Ore sababu naifaa pee iirony irvacado kulo ooyai nkuapi eboo naa peee etumoki ilainyiang'ak lo kulo ovacado aatayiolo enetaba eeon elelo ovacado, neeku eyiolou enkata nanarikinore peyie etumoki ayawa kulo avacado peyie etumoki aawa kulo ovacado pee epuo aabaya osokoni tenkata naishiakinore.

Ore naai tenanu naa kanyorr oleng' olchamba laa kainyiang'u metaa olalai natum ataramatishore ore sababu ina naa keeku naai ore sababu pookin natum tele shamba naa keeku naa kaata ake ninye shares pookin enaa faida alang'u endaoitoi ele shamba lilo aikomboa iyiolo ajoeniidip adake biashara ino lasima ake pee intoki sininye alak olopeny olchamba entoki apake nanarikinore, neeku enkoitoi sidai naai enda nanarikinore.

Ore naai enkoitoi nanare nees kulo airemok lolchambai naa pee etumo tenebo netumoki ainasa intumoritin naiko pee ibooyo kulo shambaai lenye pee metumokini aikonyai ore ina naa keyau olning'o tenebo netumoki ainosa naai ilomon tenebo metaa metum kulo tung'anak enkoitoi naikonyaa kulo shambai lenye, ore tina kata neeku etiripaitie lelo shambai lenye.

Ore olarrabal lolchamba naa entoki naa kirriki iltung'anak oleng' naa embaye nemishiakinore ore naai embaye nijio ena naa pee eponu iltung'anak tenebo iloopeny kulo shambai netumoki ainasa ilomon tenebo neyiolou enkoitoi naorie ilechambai lenye ore metaa naai ishindishe embaye naaijio ina netumoki aawaita ena baye sirkali metutumoki sirkali atooriki ninche kulo shambaai tenkoitoi naishiakinore enepuo aanya ilomon tekotini neyiolou eniko teneorr kulo shambai.

Eeta irmusungu enkatini nayetuo ainosaki iyiook enakatni naji njere ore pa te musano naa ore iltung'anak naa iekenyi embaye natolimuo ajo eloito enkatta naa kelotu apa oltung'ani tempukunoto oekeny omeeu apuku enaa oltung'ani ore naa taata naa kelimu nchere ore oltung'ani naa empukunoto oekeny tina oitoi elikae osho.

Ore batisho naata kulo airemok lememanya imanyat sidan naa ketum tatizo toowuejitin kumok ore baadhi ekuna naa keya nelotu osiwuo nenap imanyat ookulo airemok embaye ina naitodolu ajo keimarita ngolikinot kulo airemok, ore enkae naa enelotu enchan sapuk naa kenyamalu oleng' kulo airemok oomanya kuna manyat nemesheta esidai embaye naitodolu ajo keya nelotu neya enkare neimaa ngolikinot kumok oleng'.

Ore enkoitoi sidai natumie kulo airemok kutitik eretetote sheria naa peyie enetumi naai aawaita tenkoitoi nijio enekotini naa ketum ilairemok aanoto sheria tonkoitoi naishiakinore amu ore teine naa ore sheria nasuj oltung'ani naa ninye esuj pooki ng'ae.

Ore kulo shambai oikomboae naa kelelek itanyamal nkoitoi eramatare onkoitoi naapashipaashari ore nabo oo nena oitoi eya neeku metii olning'o olopeny ele shamba eilo tung'ani ogira aikomboa ore tine neyau enyamali sapuk tenkitoi olarrabal, olarrabal olotu toi airriki kulo tung'anak enkoitoi naai nemishiakinore ina.

Ore enkoitoi nanare peas emurua arashu serkali peyau kulotunganak tenebo nepal enchangar na peyie etumoki atotoni neyau maoni enye tinewoi neyiolou enkoitoi naidim atamany teneboore tinekata netumoki ltunganak atiningunoto nchere teneaku nai olarabal na kipoti neponu netoni tenebo kulo tunganak neingoru nkoitoi naata kulo tunganak.

Ore olchamba lolopeny olchamba lorkumok keeta tofauti sapuk oleng' eng'as aaku ore olchamba lolopeny naa kiidim olopeny aitaasa entoki nayieu meeta oltung'ani oikilikuan ore ele shamba lorkumok naa keeta ngolikinot kumok oleng' amu teneeta oltung'ani enayieu naai nitaas ilo shamba nimiidim ataa idipa ina kiguana openy, lazima pee elo ayau kulo tung'anak pookin oishiakinore oipirta ele shamba neponu aanya lelo omon tenebo nening'uno neeku embaye nagol oleng'.

Orr embae nijo ena na embae toronok oleng amu ore kulo ekenyi nakedou aponu anya lchambai olairemonok, embae ena na kitagor ilairemok amu etarasutua iyekenyi nerasaki lchambai nenya ndakini pooki neaku asara olaremok, entoki enabnaitodolu ajo keenare angadie lchambai iyekenyi nemitoki anya endaa.

Ore embae nijo ena na kemakwa oleng temurua ijo enormasai amu kegol oleng tenidol entomononi arashu entasat nareuta oltukutuk, neaku kemakwa ena tormaasai neakubore embae nijo ino ore oltukutuk iyiolorona ore enkoitoi nijo ena kemakwa naa kegol pinepu tenkop ormasaai.

Keeta titol faida oleng' tenincho olaramatani ore ena titol kiidim ataramata, kiidim olaramatani ataasie nkoitoi kumok, ore nabo oo nena oitoi kiidim ashomo bank nitaunyie loan, loan ina nalotu aasie esiaai enye eramatare netum faida kumok tiatua ena ramatare enye ore nabo ina ramatare naa kiidim naai ainyiang'u nkishu ore te muda e nkata dorrop nelotu nemirr nena kishu netum faida.

Ore kulo shambai le communal naa keeta ngolikinot kumok oleng' ore kulo shambai naa kiown iltung'anak kumok embaye ina naa keyaki ngolikinot kumok amu itum nchere ore kulo shambai naa kekumok decision makers oopuo aiamua entoki naitaasi epaasha oleng' olchamba naai laa kekuti decision makers ooyiolo entoki naitaasi.

Ore eoshokinoto e TV esimiti naa keeta ifaidani kumok oleng' eng'as aaku italam ina TV inkera, neeku irrip ina TV toonkera ore enkae baye eya neeku teniteleikini ina TV iweujitin nesulunye neeku ore eoshokinoto e simiti naa keeta faida oleng' nerrip oleng' ina TV.